Gima biro e pacha ka aneno gini en weche hola. Maendi iluongo ni Stima Sacco gi Mwalimu National. Stima Sacco ahinya ahinya emasabedo ka atiyogodo. En kama inyalo kawo pesani to ikanie. To kisekane pesa inyalo kuno pesano nyaka kaka idware, To Stima Sacco kaende seche ma idwaro kawo hola to igo ni gi adek pesa maintiere go no mi isebedo kikano. Koro gima biro e pacha en mana weche hola ahinya ahinya nikech magi e gig ma gikonyo go jopiny. Mar ariyo gima biro e pacha ka aneno gini en ni Stima Sacco puonjo ji yore ma ng'ato nyalo nyiewo godo mwandu gi. Ng'ato nyalo bedo gi mwandu gi. Koro mano e gimachielo ma obiro e pacha. To gima gima biro e pach machielo en ni Stima Sacco ni endi ki in kode to in kamaber. Mokwongo ne en sacco mane waporo ni oyaw gi jo stima to yudore ni sani ng'ato ka ng'ato ama ng'ata ng'ata nyalo tiyo kode, Mano e gima biro e pach ka aneno ginie

Ng'ama aneno kaendi en iluonge ki Akoth. Akoth en jawer. To en miyo man gi nyithindo. To en gi nengo nikech omiyo ma ong'eyo timo ohala. En gi ohala mopogore opogore. Achiel kuom gi en ohala mar wer, Oja wer kendo owero thumbe mamit ahinya, e gimomiyo en gi nengo. Machielo gimomiyo Akoth ni nigi nengo en ni en miyo ma ong'e loso pesane kien. Kendo en miyo man gi ohala ma tero ji kar budho, kar yueyo kata onyalo chako nochako ohala makopo ni ng'ato dwa dhi kumoro e piny mar Kenya ka to onyalo teri to ineno kaka Kenya wa ka chal. Koro maendi e gima omiyo Akoth ni ni gi nengo.